ĩĩ kĩndũ gĩkĩ nĩkĩonekaga gĩcigo-inĩ gitũ na ndĩkĩhũthĩraga ta mabũa ngabanda nĩguo mathakarie mũciĩ. Na nĩkĩgucagĩrĩria andũ maingĩ mũno nginya mamwe makanjĩra ndĩmatuĩre onamo mabande kwao kũthakare.

Arĩa mena mathĩna nĩmamateithagia, makaheyana indo cia kũrĩa, makamahe ũteithio. Nĩmaheyanaga thakame gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩna na magateithia andũ makinya marĩa mabatie kũhũthĩra nĩgetha kwĩgitĩra na kwĩmenyerera mĩtũrĩre yao.

Ndinagia mũrenge, ngairuta weega, nganĩkĩra riũa, wona cioma ngekĩra tũmaguta tũnini he pan, ngaciĩkĩra ngaciĩkĩra vau ikahĩa.